Tukukab kasari chekiyoe ko kikong'em tukuk chekibo keny soiti alaa kikong'em mising amun nitet komii kouni, kiit nekikiyoe keny olikinye komokeyoe en betushechueb kasari kouu ng'alekab tumwek, olekikiyoito ng'alekab tumwek en keny ko kikisibi en oreet nebanganat ak ko nekararan ak ketekisi nemou chueb raini kelee kakiba tumndo alaa ikorwek chebo tumwek koyoe aketukul chechiket bokitos oot bakai raa kiptoik, tibik nemotinye oot teksto kotekis sikiikwak, ko kii en keny olikinye ko kimokechomchin lakwet neming'in soiti ko nekichepto kot ko chamcham maiwek chebo tumndo amun maiwek chebo tumndo koyoe biik cheyechen chenyolchi koyai chotet ko kimokoboto lakwa neming'in, akot kouu boishonik chekikiyoe en keny cheuu ng'alekab imbaronok, temishet ak kasishek alak komokisibi ing'uni kouu temishet ko kitam keboishen eiik ketemishe lakini en ing'uni keboishen terekta keteme imbaret nemakerke ak chukikiyoe en keny.

Kit nenyone metinyun indoor koi kakitech en yuu nikaraaran ak kemolchinot kartsishek ak kesir kainet ne kaakisirr jele postmark ko kit ne nyoone metunyu ko lechon iyeu ko bengit ne kikonoren chepkondok bik cheba kabuni nitet ala bik tugul cheyo kasinitet al kochebo sirkali ala nemobo serkali imuuch cchito inam rabikguk cheitinye ak igonoren banginitet asimotiny ki ak tun icheru kokoiyoso kosiche rabik ala ne imuch inyorchinren kei chito kelchin iyaen boishet nemoe iyai imuch konyor kelchin banginitet ak iche en konore nekegonor rabik guk en arowek che kekochi kosich akiche rabik ala kosich baita en rabik chekakonorun casikomuch kotesenvkasinit ak ichek konyorchi jei meleto nebo kasinnitet kikonori rabinik en bengi asimitiny chi ala sinyochikei kokonin banginitet rabinik kou ako loan che imuch iboishen chito iyan kasitnebo komonut en sobengunng en otkan tukul.

Kiit neobwote indoker koi kakitech nekararan nebo koroba ak komiten biik chemiten sang yutet abwote olee koii ko elekinyorunen baronok chebo imbaronokyok chekimenye en emetab Kenya ak chemenye chito, nee notet ko barwet neimuch kokonin anan barwet neimuch kokonin kamuket ak chomchin item imbareng'ung ak imeng'ishe en Kenya nemokonyo kowonin chii kolee kemeny imbarenyin anan elekemeny ko kamonyolu imeny, mii kora kartasisyek chekikoito en yutet cheuu chebo kesisyek chekiyoote marakot ko kokalke ak chito alan kosurye ak chito koimuch inyoib barwet alaa isir barwet en yutet nebo kesinotet asibakeng'alalen kesinotet en kaa alanen korichutet kotini akobo makosa nekeyai alaa terchin nekosuryechi ak chito nebo kokwet alan kong'ung.

Ole kiwaldaitakei boishoni en kkrenyon ko bo kwonget nia kit kota keipchin chiyo tuguk en duket bakai kot ko kemwochi castumayat neoldoishe en duket ala kambunit neolfo tuguk chekimokyin kei en koibun bakai bii en kongunget ak ilibonchi inended rabinik chebo tuguchoton bo ko kasini saiti keboishen en taon ala kiyoe en taon ni nitet kongete kambonishek che terter che kikokon kei kokonor tuguk chebo duket tukoshek che imuch kiboishen en korik ak kogonor ak kwoldechi icheget tuguk chemiten dukoshek chemengechen chemiten en taonishek ak koibchin icheket bakai dukosh chwak komayach I cheket rabishek che kaibunen tuguk chutet inyokwoldechin kityok ak kobakata akolechi kot ko temoche tuguk alak ibichi simoit icheket asikoibun nakai oleimiten ak inyorchikei tuguchoton en nyomnyummindo nemiten barak komeboishh rabinik guk ichengaten ala komenfe sk iwendode ak kelda ngung ichengate tuguk chotet.

Pichainik chu okere en ireyu ko pichainik somok che choten ko kikombet nebo keldo, nebo eut ak nekityoren ketit, ne imuch komiten anan nekiborchinge biik chekakongei kole kimoche kityar mpiret nebo kiptulit asikeborchigei kikombani neimuch kokonin kelchin isich rapinik en kasit ng'ung neimoche itou anan nekiri itou imoche ibarait sinyorchigei kelchin en sobeng'ung' chito agetugul ,soiti kotam ko kikombet nekiborchingei konotet nebo kiptulit nekityoren keldo nechamat missing en emet tugul anan ko emet ab Kenya ne noton kokikonyorchigei biik kelchin neo en ng'alek chutet bo mpiret nekityoren keldo nekararan akochome bororosiek cheterter en emenyon nebo Kenya.

Tuguk cheimile biik en yu cheokere ko chipis nenoten kobo chego chekikuren yoghurt chekakikeren mugenyin komiten tuguk anan komiten kiit nekakikertaita neu ngoriet anan neu handkerchir ako togu kole nitet kokobire chito pichait netoku kele kibo torikit somok kenyit ab elipusiek oeng' ak tiptem ak angwan en sait taman ak agenge ak artam., miten tuguk alak chemiten tabanunyin netoku kele tuguchu komokichop en kamanu nekokimokyingei, kokichop kityo kelaklakan neimuch kokon ng'emet en borwekyok kotkeboisien tuguchutet.

Kit neyo kokwet asikotort somanani bo sokat kokon pandaptai ala koko hi kipsomaninik cheomotin ak tuguk chekomokyin kei asikosulda en icheket somanet nite nibo sokat I karara missing ne imuch konai lakwet ala noe lakwet kit neuoe en dobenyin kitskotar inended sukulko somoni kit neyoe kokwet asikotor somananitet koimuch kokoito ala kotech sukulit ne nenywanet asikoparait somanet ab sokat.

Kit ne oyoe asiarip kokwet amanam mioni bo ebola koimuch alech ala kit neyoche iyai koyoche iune eut en sait agetukul yan kotunye ak chito ala yo jeyoe boishet iboishen sabuniten sait agetukul ak istoen kei bik chechang ala grupit ab bik nemi en chongindo asitete miondoo nebo ebola ne imuch konam bik imuch konam ala nenome bik en chokchinet neibu koristo miten oretinweek cheyoche isip asimanamin jou kiun eut ,keboidhen maskit ak kistoen kei grupidhek ab bik ak kokotishet nekikoti bik oru ye ak chito mionitet ak otungen kei brsngetit angenge asimanamin mionitet bo ebola.

Sikai kolazimisoni bik serikali kopokorut bik vhebo miondoo nebo covid -19 ne notete ko corona ne kit emet ab Kenya kobo komonut missing indamun indpairut chito akobo corona ko imuch iter ala ikitinde assimaityin maintain mionitet bo corona ne imuch konam chito en chebchenindo nemitenbarack ako nitet koibu joristo kinomdo kei yan kotunye ak chito netinye tet nitet ko kararan missing en bik kobokorut nibo covet-19 asikoter ichek ala asimanam icheng miondoo nebo corona ne kobar ala kongem sabowek ab bik chechang.

Tuguk che anomet yo aune tuguk en kaa ko yoche snamen saboroshek oeng che echen che andoi chotet che muren ak chetililen (puse)tugukakityo any anam aun anamen tuguk chemengechen cheu kechikoik mugoshek ak tuguk alak che mengechen kou kipchuchukok ye karatar chon awe kikombet ,kibakulishek ,sanishek ak agesunen any ji neu tamosit ak saboroshek tuguchan tugul ko makat sayai yan aunsei ak yan karatwo aune chonded tukul anam ibangobu en asiataa kotor kosoyo komokomiten bek i anam tuguchoton tugul ak ibonde chekecheke nemiten koo nekindo sikicheru keboisien en ko

Kaimmutik chebune atepo yen nekibo keny en inguni koo cheu chotet chekiboisien kerichek chemmoiyonoti chotet chebo bokitet cheu naiwek kulet ab bangik , tumotoshek ,naisukishek ak tuguk alak che imucb keboishen ko ngeme atepet nekobo key kekikararan ala nekiman kebbirtechin kei ala nekiman jiimen kei missing ne kiyon kikee tetaa ko kikee chito ak inam iyee cheko chekeke en yoteet che mau chueb raa ne indikei chto cheko ak iyee kou noton konamin miondoo nebo tp ne noten kou kinyaa kit ake nekonu kaimutik en atepto nekibo keny ko notet nebo tekisishet nekitam ketekisi lakwet nemingin ala lakwet bik chechen en inye ne en kasari ko mokomi tekisto agetugul kitap en keny yon wendi ko chito ne murenik alan ne ngetet ko ktam kemoryonyote kepindi asikonai nemiten ko kole mite chito nenyon nibuch chueb inguni kechute kityok kotot inyoru bik kibirekei en ko komengen kit netesetai.

Kapkirwok nemi Homa Bay ko notet nekikuren Homabay High Court ne notet ko kapkirwok nekirwokyinen biik nenayat soiti en Homa Bay ne boisienyin ko kararan ako isuldoen magutik chotet chebo kapkirwok. Kapkirwok ini konayat missing en emet kele kapkirwok nekararan nesuldoen ng'atutik chenomegei ak kapkirwok ak oratunwek chekisubi en kapkirwok agetugul chemomiten en Homa Bay komosuldoen ng'atutik chesuldoen kapkirwok nemiten Homa Bay ,nitet kokararan kapkirwok nemiten Homa Bay akokaran en kountisiek tugul asikonai chebo kauntisiek alak kole kapkirwok koyoche keyai kou nebo Homa Bay.

Sandaishek chemitten kisimu chebo cancer ko chang miten oldatujul en kisumu indam mioni en cancer ko kikoit emet ako nome chito agetukul at lakwet nemingin ko imuch konyor mionitet nibo cancer ne motinye kerichek nubu sendaishek chemiten kisumu chebo cancer ko cheinyoe ala chemiten kerichek cheketren mioniten ni bo cancer asimanam ala simoityin mionitet nibo cancer koba kinetin en senda initet ole kiterto ak tuguk chenyou ibioshen missing asimanamin miondoo nebo cancer ne imuch kongemin ala konam bortangung ak momiten kerichek chekinnoen kotaa kosop yan jakonamin mioni koyoche isipiiwe sipitali kopaimwaitee ile janamin mionitet asi kesorun kechochi nibuch indisisikeri ko imuch konamin akobore biik mionitet nibo cancer.

En erea komiten boishonik che imuch kotoret kanaptaet ap somanet nebo nebo nasari ne notet ko somanet ne imuch konyorchinen kri kelchin kipsomaninik ikobskokichikei(puse) konetishonitet nebo kasar neimuch kinet sla kengalalen akobo somanet konotet nekomwochin lakok akobo che kororon che imuch kisip en domanet asisoman lakwet ikilchikei ak isir en somane gu sk sich boishet ne kararan asinyorchikei kelchin isich rabinik en kasit nengunhet konetishet ake ne imuch kotoret ngalalet ab do.anat ko ne notet ne mwochin sikinded ala inyokonetet sikinded lakwenyin yan kait en sukul akobo somanet ala miten kitabut ne kikochin lakwet en suku asinyo koneten kamet ala ko kwanda en kaa.

Uinwek chebune konetik en sukul yon inetee lok ko notet ne instead mwalimu lakok chechang en ko ak konete ak konetete inended subchetishek tugul ne momiten toretet nebo mwalinuek alak ko notet kaimutyet ne imuch konetik en somanet ala en konetishet ne inete lakok ake ko koimutyet nebo Laindon nebo dukul neinetishen mwalimu imuch ko mara mwalimu kobo bomet lakini inetishe inended en komosto nebo Nairobi ko imuch konget inended akwendii ak koweshe kobune rabishek che chechechiket komara tor koite sukul ko maraa kolakochelewan inended uinwek alak ko kou rarunet ab kiyabushek ,ngecherok kilasishek che imuch kosomanen kisomaniniken sukul ko notet neibu koror al uinwek che imuch kobun mwalimuek ikonet lakok en sukul ake ko notet ne nebune mwalimuek ko kou konetishet nekinete lskwek ne mokose lujaishek che terter.

Boishet nebe kirwokik en siretab jartasishen chebo katunishet en emet ko imuch koib kasarta nekoi ala ko ne nenekit amun siret sb kartasishe chutet chubo arusi komi oratiwek chekisibi yoon kisire en ole kisiren (puse)yon imoche chito jesirun barok chutet bo harusi komoe intinye chito kipandet ne iboru kele ala itinye chamchinet iyai harusi en emet ab Kenya ako imuch iyai harusi nenguget en au ako en ano imuch koib kasarta wikit ange arawet ala ko arowek oeng asikomong kartasishe tutet bo kotunishet en emet tugul.

Boishet ne imuch koib muswoknotet nebo kasari en ateposhek chekubo keny ko kou boishet kesomanen ala kenyaan kit nemoche chitoen kokwet ki atapet nekipo kenye ko kitam ko kararan kitam ko lakwet ne cheboo ak nemureil koteter koter atebo ki necheptoo ko kiboruu tekisto komoiloche ingorok che nuogen chetaku borwek ala koloche longishek koikei kiptoik nemokinoe kele inended ko chebto ak ne murenik ko kimokoye bangik kinam koe maaiwek kou chebo inguni che yeuote maiwek ak. Kokullote bngumik che imuch kongem bowek chwak kit ake ne ngeme ateposhek chekibo keny ko ngalek ab simot neboishen biik chebo kasari sumoitt kondajei simoshek ala kosire tuguk che monyolu en simoshek chwakk ko ma en arokenotet aagetukul.

Tuguk chemikitin yon iesire jataisisek ab katunishet en emet ab Kenya komoche kipandet nenengunget moche ibo eme ab Kenya itnye taitoltit ala itinye chomchinet nebo isir kartasise chutet en sirkalit ne bo Kenya (puse) yan ibaisir kartasishe chutet komoche kipande ngung ak nebo neituni ala netunishe asijekonin chomchinet ak kekonin torikit ne much iyai jatunishe ngug en kongunget ala en kaniset neimiten makat kora imiten kaniset nemiten en emet ab Kenya ne notet ko ne chamtaat keyai en kanisoshek che makat en emet ab Kenya akomoche kora isir tarikit ne noton ne imuch iyai katunishengung ak betut nebo katunishetne imoche.

Makat en chii aketugul korip bortanyin ala korip borwek chwak kokororonekitun yan kayai kasit ala kobir ibiret kolabatat asikomujyi icheket kobur al kokoronetun borwek chwak koususekitun ingeraat alan kebir ibiret koimuch kochul borwek choko asikobur borwek ala sikochulak kokororonekitun ak makai inyoru miondoo ala makai iumian yon iyoe kit aketul indap bortangung ko usus kou mara yon igetotii bikibik ala ikemgetotii ko garit ko makai ibut indamun usus bortangung imuch iwiswis garit komie ko indaibuti ko imuch itwolu ako meiumioni jit neiyoe kora sikochulak borto ko imuch iwe ole kichulen jei ala olekinone tuguk che nyikisen ilabatatee kindeun tuguk chenyikisen ak kindeun batai alan inam tuguk chenyikisen ak iboti ko tor ichutoi ko kaibur iususitu ak koususit bortangung.

Tukuk chemakat asikosulda kartasishek chebo kotunishet en Kenya komoche ibo chito Kenya ak itinye kipandet nebo emet nebo Kenya asikosulda tiletab kartasishek chotet chebo orusi. AK komoche Koraa imiten kaniset nechamdayat keboishen Kartasishek chutet chubo kotunishet. Yon iwendii chito ipesire kartasishek chebo kotunishet koyoche ko kepangenage ibemwa Ile kotunishet neimoche iyai ko imoche en betu oinon arawet oinon en torikit oinon neimokinigee asikesirun kou oleimoktoi kotimoche en betut nebo chumombili anan ko en betut agetukul kesirun kou oleimoktoi asikosulda orusi ana sikosilda kotunishet neimokinigee chito en emt nebo Kenya.

Olebo anei toma atil katit ab huduma amun katit nibo hduma ko.otinye kelchin agetukul ako maimuch kobois ala maimuch kenyor katoshek ab bik en Kenya che kikimookyin kei akobo katini bo huduma asikobois ama kisib oratiwek tukul chekikimokyin kei en ngalechu bo nambat nebo huduma ne notet ko kitoo konyoru kelchin bik chemiten amet nebo Kenya en nambainito bo huduma ko maimuch kisip ala maimuch kechob notutik chenomekei ak nambainitet bo huduma en emet nebo Kenya so komaimuch atil nambait nitet bo hudum indamun amun momi kechin neonyorchinikei en namainitet ak maichu aboishen indamun tuguk chekimokyin kei ko kikitapan .

Topkobois katit notet nebo huduma amun maimuch sirkali koib kakwautik chenyolunotin asikosirto nambat ab huduma keboisien alan sikobit kaitoshek tugul chekeboshenen katinitet ni bo huduma nitet ne ikochin bik alan bik chechang en Kenya ko maimuch kotil nambait nitet bo huduma amun bik chechang komotinye kipabmndi che imuch kotilen nambainiten bo huduma miten bik cheosotin chemenfech chemotinye kioandok ko makai komuch konyorchikei nambainitet ako momi jelchin agetul ne imuch konyor en nambaini bo huduma asikoboishen ala sikonyochikei aketul ne bo nitet.

Ole imuch amut sesenyun en kisumu kobo kerut ko sipitalit nekiruten ngokik ne miten en kisum ne kikibarasta ak kemwa kele sipitalini keruten sesenik alan ngokik kirute seset ala ngokto yanyon mioni ala yan kanam miondo ne imuch konamda jei ngokik ko konget ngotoo koi kibiwetvala kwam iwek ngotoo ala kerut chebo sumu si yan jasusin ngo'too ala yan kabotyin ngotoo ak kosusin komonomin sumu chebo ngotoo chutet kikipitishan ala kikinde ngotutik en taonit nebo kisumu jele sipitalini kobo kobo ngokik amun ikochin ngotoo jobur en chemet anb kei ala kobur ngoyoo komonyor miondoo aketuk en.

Ole kichutundo muswoknotet ab jasari en somanet ko kin kobit tuguk che keboisien en somanet ne noton keboisien en rani chebo muswoknotet kou simoishek komputaishek che imuch inyoru chito somanet ne nyomnyum ala inyoru somanengung ko keboisien simoit kou ko lakok ala bik chemiten en sukulishek ab barak koimuch koboishen Simon yin kosomanet komowo sukul ako imuch konyorchinen kei kelchinn een somanenyin komatar rabinik chechang che to bune te kwendi sukul ak kowese koba kokomwonen kot ala kwolen , kwolen cheome ko imuch konyumnyum inended kosomanet simonyin asikonyor somanenyin ne mokyin kei inended en sobet.

Kit neyoe atindonik chekibo keny lakkok konyor atepet nemie en kojwet ko yan kakinet nakwet atindonik che kororon chekobo keny chebo tekisishet ala chebo ngomnotet che kikisibi en Keny cheu chodonkimi atidonik che kibo keny che kitam jelelen bo gugoo ak baba ak chekibo temet ab impar ala atepto nebo bik chemegitis alachemi en kokwet note otindonyon nekikaran ne imuch konyorchinen lakwet atepto nemie ko noton ko noton nekibo ormtepto ne kimuch kotem kanchi komie yon miten lakwet en kongunget ala en kokwet koyoche kiborchi tekisto ak kinet akobo otebet ne imuch koib inended ala kosip inended yon miten ek kaa ak kotekisis en kokwet.